ore eniko oltung'ani tesiai e ang ashu tenkutuk ang teniro ashu tenenya ilomon naa teniro naa airo oltung'ani tenkanyit niro sii oltung'ani teng'eno teninosu ilomon naa ore ilomon naa kinosuni ileseriani ninosuni ajo kanyio nagira ae endelea kanyio nagira aasa ashu kanyio naloito dukuya ninosaa ilomon pookin lesupatisho tenaa ketii lentorroni sii lotaasate ninosu neeku nejia iko oltung'ani teninosu ilomon tenkutuk ang.

ore inyamalitin naimaa intoiwuo naamanya orkerenget le garissa aa ore garissa naa enkop nairowua enkop naa kegol etii inkaitubulu naabulu ore sii garissa naa enkop naibung'are irpolosien neeku yiolo esiai enkarruoshi ashu iltung'anak loojing'u naa loota enkarruoisho naa kikumok ashu keponu too nampa kumok neeku ore intoiwuo e garissa keeta insecurities kumok neeku kegol isho naaji inkera meshomoito oopeny ake sukuul lasima peeta iltung'anak loorrip lasima peeta sii iltung'anak loorrip ninche amu ketii enkarruoisho sapuk garissa.

ore inkolong'i niya oltung'ani piitum ilchoreta tesiai nitii naa kikutik ashu kelelek sii aa kumok ore entoki ning'as aing'orr naa ing'as aing'orr irkuaki loltung'anak mintai sii ake ilchoreta toltung'ana lemiyiolo ing'orr irkuaki lenye amaa ele tung'ani koltung'ani likindim aisaidia koltung'ani naa enimpot naaji tesiai niata naa ekisaidiyia neeku ore esiai olchoreta tening'orr naa mikwetiki ake agelu oltung'ani lemikifaa ashu oltung'ani torronok duo ake siinye loipotisho esiai enyenak nimikisaidia ilo tung'ani neeku ore esiai oolchoreta kifaa ake piigelu oltung'ani teng'eno.

ore oltung'ani likiboita tesiai lonyorr aimutie tontumoritin ore enaiko peetumoki sininye aaku mishiliwa ashu aaku melotu entumo imutie naa ore enedukuya kaitoriei awoshoki esimu eton itu aipang nanu, yiolo engorr isaai nioshoki esimu ore sii enkay indim aitaa oltung'ani litaaniki oleng piituumoki aisaidia metaa kesieku siininye entumo indim aishoo mibung'a program ore tina siai netumoki inakata oltung'ani aibung'a momentum ashu uh atushukunyie oladuo kerreti loyieuni losieku entumo.